Budho en chiemo mamit a ka ichamo are e kinde machon . Budho inya tigo kibago mandas kata chapat mano ikawo ikike kod ngano. Budho inya tigi kothe kaka yath . Budho e kinde ma sani oselokore kendo itiyo kode kaka kimetho gir metho kata kitiyo kode e gino ma inindo godo mano chiemo ma otieno.

Ndalo moko ne agoyo cards e boma mane ane wendo. To kane an wendo kanyo, joma ne agoyo kodgi neok oyanga. Sama ne watugo to ne oledhi margi omedore, kendo negitugo kaging'iyore ni mondo gicham pesa na, nikech an neok ging'eya to ne gidwani gitiek pesa na duto. Koro samoramora mane wagocho, to ne gitiyo matek mondo gine ni gin ema giloyo game ka game, to mano neok owang'oiya ahinya. Chieng' machielo be kane agocho gi jok mamoko mok winj dhogni mar Dholuo, ne gigocho ka giwacho dhog gi. To sama gigocho ka giwacho dhog gi, to sa ka sa ne gitiyo gi olethgi kendo gi wigi mondo ne gimaya. Samoro ninyayudo ni an monego obedni aloyo to gitamore ni ng'amachielo emoloyo. Omiyo game ni noa e chunya kabisa.

Tiyo kiwuoke apisi ber moloyo tiyo kiwuok e dala, nikwop, tiyo kiwuoke apisi nigi ng'ai mare. Ng'eni ng'ato kanosomo osomo ni mondo obi oti e apisi chieng' moro kikobed e dala, koro ng'ai ma en godo miyo en gi ber moloyo kibedo e dala. Marariyo, kaitiyo e apisi inyalo yudo paro mopogore opogore miyudo kuom jotije weteni mowuok kuonde mopogore opogore kat e bombe mopogore opogore gi ma utiyogodo e iye kanyo. Sama une apisino kuromo kodgi to koro inyalo yudo lokruok koya kuom paro ma iyudo kuom jotije weteni.

wifi en lony manyasani mi tiyo godo e ong'we yamo manyasani mondo internet obed e simbe, wifi kitiyo godo onego bed ni ikuongi itudri kod kambi machiwo machiwo wifi no ,kisetudri kod kambi no to kambi no nyalo miyi kaka gitiyo inyalo yudo ka mbps abich kata mbps apar nigi nengo ne mopogore opogore kaluwore kod kambi ma keye, ka gise tudo ni wifi to idonjo e ong'ue yamo ka isedpnjo e ong'ue yamo to iswere kodhi piny, tidhi yudo kumo ndik ni wifi iyawo wifi no kiseyawo wifi to idhi manye nying' mar wifi ni no to idhi yudo ka entie kar list mabor, kiseyudo nyinge to indiko gima iluong'o ni password dho ngere dendo ni password kiseketo password kane en godo to koro idhi yudo simbi ni gi kod wifi tiende ni internet ma inyalo tiyo godo e ong'ue yambi kanyo.

To apenjie jauso , to be ntiere chiemo moko ma bech gi ni piny molo magi. Ntiere kaka adwaro moko nikech pesa ma an go to nok. Adware moro ma beche ni piny matin kopogre gi mano mano nengo ne ni malo ahinya ng'i na moko ma bechgi ni piny molo ma aneno gi.

Nyaka ibed kod lony manyasani mar tiyo kod gige tudruok kaka ong'ue yamo masani, tablet magiting'o, ipad to sama itiyo koda lony nie, onego bed ni stima nitiere. Stimani en gima i chajogodo gige lony gie kaka tablet, ipad kod ong'ue yamo masani mondo gibed kod mach minyalo tigo kodgi. To kumachielobende onego bed ni intanet nitiere mitiyogodo e gige lony manyasanigie mondo sama gisomo to intanet no nyalo konyogi e fuaro kata yudo gigo magisomo. To kumachielo bende onego bed niya, nyithindogi kata joma nitie karka nigi luasi maber mar tiyo kod gigelony magin go kanyo.

ABCD mane wasomo chon, kane waji klas achiel kadok piny, kata klas ariyo. Nitiere moro be newasomo miluongo ni a ba cha da, a mar agwata.

Mich mar omwom ma kore lach ma dibedni omi jok moko ka manyiero gi kata dibedni giloyo

Piny owacho osetimo gimaber sa moloyo kaluwore kod kelo somo mar mbui. Somo mar mbuini en gima ber nikech omiyo nyithindo mantiere kuonde tiegruok mopogore opogore, yud lony manyasani kuom tiyo kod mbui e kagipuonjre e sikunde magintie. Kagitieko tiegore e kuonde magin tiereno, to giyudo lony mararieya maginyalo tiyo godo kod mbui. Kagiwuok oko to mbuini ginyalo tiyo godo kuonde ma gitiye, kagiloso kod jogi mamoko, kagitudre kod jopinje maoko, kagitimo ohelni ka gitimo gigo mopogore opogore kaluwore kod lony manyasani ma omedore ei piny mawantieni. To piny mawantieni en e piny achiel masani mbui oketo piny machiegni. Omiyo sirkal otimo gimaber sana kuom kelo wach mar somo mar mbui e sikunde. Kendo mano aneno ni waidho ong'ala mamalo maber.

Mos jatelo chak ma idwaro no mar Brookside to oserumo be dang iher tiyo gi chak ma oya e kambi ma chielo wan gi chege moko ma opogore opogore to gi ma moko ma opogore koso ka wuono dang iweyaweya ma imadh chai lilo ma ok itiyo kod chak to kiny ka asekelo gi to amiyi

Ng'ama miyo puonjo nyithindo ariyogi. Chalo ni en wach nyasaye kata wach moro to kendo nyithindo gi be lieko kendo mbeko kode e yoo makare ka gibedo piny.

Chenro mag somo mag mbui osechopo e sikundewa mag praimar kendo ochopo ewang' maber sana kendo okonyo jopuonjre. Okonyo jopuonjre sama gitimo nonro e gigo magisomo, sama koro gidwaro ni mondo gibede gi lony mararieya e gino magisomo kata mondo gitim nonro mokadho kuma gise ng'eyo. Ma konyo kabisa nikech samagitimo kamano to gibedo gi tiegruok maber engima gi manyalo konyogi e ndalo mabiro ka giwuok e sikundego to gichopo kare mar tije. Bedo gi mbui e sikul no be konyo nikech oloso tudruok ekind janyuol gi sikul, oloso tudruok ekind jopuonjre gi jonyuol, jopuonjre gi jopuonje mapuonjogi makoro miyo japuonj ok ochuno ni nyaka bed ei klas. Kumachielo bende yudre ni mbui no kochopo kamano to gik moko matimre e sikul te konyo jopuonjre nikech koro gik moko timre mapiyo moloyo sama ne mbui onge magik moko ne dhi mos.

Mos ahinya jatelo kuom uso ni wuoche ma oyiech ndalo mokalo , agoni mos makende. To sani, dang' iher mar kawo wuoche machielo kar mano ma oyiech no.

Misawa jatelo, ambe abiro limi kar kae ka an kod kwayo. Daher mar penjo ni to be iuso gima chal kod chumbi kata ratuon minyalo ketie chiemo?. Nikech mano e gima manyo e sani

Jatelo misawa, daher mar kwayi e wach moro ka, rangna e simba nie osebedo kothaga ok ang'eyo ni en gi chandruok mane. Ng'ina go mondo ing'iye ni en gi chochni mane mondo obed e yoo makare.

Misawa jatelo! Dibedie ni in e jata yore mag uso e kambi manousona simbani? Erokamano. A afuenyo ni simbani nikod chandruok mar mako intanet. Asetemo ng'iyo ni to ang'o madikel ma, to ok ang'eyo. Ok irangnago mondo ang'eye kaka anyalo time, obede ni onyalo tuda gi jomamoko eyor intanet ni mondo kik abede kod shida.

Mondo akony ng'ikruok mar mbui mar kinde ka kinde ma ng'ato nyalo bedo godo e simbe kaluore kod bedo ni en mabor, anyalo penje mo okuongo, ka po nitiere ng'ikruok moro ma en e simbe no. to ng'ikruogni onyabedo ni ne onyumo simo e pii ,koso de bed ni ne ogo simo piny e ma omiyo koro owito yamo mar intanet. Kumachielo bende anyalo penje ka po ni ne oketo data moromo to data moro ni ema nyalo miyo ng'ato donje yud yamo mar intanet e yoo makare ka ok oyudo ng'ikruok moro amora .To ka ayudo ka magi duto nie ekare anyalo ng'ise ni ochop e apise mag ku ma ne ong'iewo e simo kata ku ma ne ong'iewe lain mar tudruok mondo ochop kar kanyo ma piyo mondo ong'i ne gi ma timo simbe no mondo oyud yamo mar intanet ma nyang'afu kata ka en ku ma bor.

Kae en od thieth, nyathi matin ma nyako ni chal kagima gimoro rach kod lwete to kendo laktar temo ngiyo ne godo mondo ongeni ango dhi mbele kata ango otimore. Lweteni bende ero otwe kod bandage marachar

Sa ma idonjo e ecitizen mondo imany certificate of good conduct, idhi manye e migao mi iluongo ni national police service. Ka idonjo kanyo sa ma iketo details magi kata nyingi kod namba mar simo. Natonal police service dhi oroni kanyo prompt ma dhi miyo iket pin mari mar Mpesa mondo ichul pesa ma gi keto kanyo kaachie kaachiel e simbi .Sa ma itimo kamano to luore kod kambi mar goyo simo ma itiyo godo e nambi e ma koro ioro ni go pin mondo ichul pesa mar chulo certificate of good conduct ko oluwo ecitizen.

Misawa jatelo, kaluore kod simba mar ong'we yamo mi ichulo ni, aneno ka gi ma nitiere chudo ma asebedo ka achulo sani to koro oidho ahinya .Ka ulerna kata uyangna gi ma de bedi ni otimre ma omiyo sani koro chudo ma onego achul sani bet oidho ma oloyo kaka ne achule chon.

Jatelo, abiro iri kae kawuono, ng'i na simo moro machielo ma rang'iny ne ni malo mo olo mara ni, adwaro ong'we yamo ma nyalo goyo picha maler, picha ma ka agoyo kar kae to wuok mana kaka en no, adwaro picha adwaro simo ma dak kod mach ndalo ariyo kata ndalo adek. Adwaro samsung ma dolore cha makata ka oluar e pi to pod anyalo kwanyo. Adwaro simo ma chajore piyopiyo to obed ni otiyo kod charger mar type c. Ongwe yamo ni onego obed ong'we yamo ma GB ne di rom mia ariyo piero abich gi auchiel ka dhi mbele. Ng'ina simo moro ma jaber moro ma sani ma ka abedo go to loyo ma an go ni e.

E aluora ma adakie kata ma wadakie, tich mar puonjo nyithindo kata mar tiego nyithindo itimo e skunde ma oger maber, ma oger kod simiti ma ochiel maber ,kendo ogone gi nyaka tado, e skunde kar kanyo ka oseger gi kamano to nyithindo dhiye ka gi rwako uniform .Uniform ma gi rwako gi nyaka gi bed ni gi ler kendo opog gi e classes ka classes kaluore kod rang'iny ma rang'iny ma japuonjre ka japuonjre nitiere. Jopounje ok puonj oko to kendo gi puonjo e classes to gi tieko puonjo e classes to ka gi tieko puonje e classes to gi jimo kar gi mar jot mar staffroom, bang'e to gi dhi dala.

Gi ma biro e paro ka aneno picha ni en ni ng'ol ma nitiere e kind nyithindo kata man tiere e kuom ji e gwengewa kata aluora ma wantiere. To jo go man kod ng'ol ni omi gi ratiro marom gi jo go duto ma onge ng'ol mondo gi yud puonjrok kata tiegruok gi jogo maromre maonge mibadhi moro amora kata ma ok ogol gi oko ka wuok kuom jo ma owete gi. Ng'ol no en gima mabiro e pacha, nikech kaluore kod gi ma nyithindo ariyo obede ma mbele kaegi mi iluongo gi dho ngere ni wheelchair kata komno ma jolo gi e wuotho ka gi wuok kumoro achiel ka gi dhi kumachielo kata gi no ma nya konyo gi e ndiko sa ma gin e skul.

Ka po ni angiepo e duka man machiegni koda to afwenyo ni nitie gi ma ogo na nengo nyadiriyo, to awuotho kaachiel kaachiel nyaka e duka no, kaka an to adok mondo ang'is gi ni nitie gi ma gi go na nengo nyadiriyo mondo gi tim maber gi dwok na pesa. To ka po ni ne aoro nyathi moro to awuoth kode kaachiel kaachiel nyaka e duka mo ong'iepe no mondo ong'isa ng'a ma ne ogone nengo nyadiriyo no to awuoyo kode mondo odwok na pesa. To kapo ni ne en ohala ma otimre ewi mbui to ago simo kaachiel kaachiel ka alerone gi ni nitie gi ma ne gi go na nyadiriyo, bang' mano to wanya tiyo gi mbui mondo ago ne gi picha mar gino ma ne gi go na nengo nyadiriyo mondo gi ne kaka gi nyalo dwoko na pesa

Ecitizen e yor mbui osekonya yudo certificate of good conduct, certificate of good conduct ne apply e citizen kanyo ma achulo ma ayudo .Ecitizen kendo osekonya yudo otiko mar kadho ka adhi e pinje ma moko e ecitizen kanyo ema ne adonje ma amanye gi ma idendo gi dho ngere ni passport. Ko passport kar kanyo ka ase apply to ne achulo mana gi kanyo kanyo ma ayudo. Ecitizen osekonya kendo e yor chulo fee mar skul e mbalariany .Ku ma mbalariany ma wan tiere kata ma ne wantiere ne fee ichulo kaluore gi ecitizen to ecitizen no e kuma inya timie wach chulo fee no kende .Kendo mago e ohala moko ma aseyudo kaluore kod tyiyo gi Ecitizen e yor mbui.

Ji ok onego opur ku ma nitiere machiegni kod lee mag bungu. Sa ma ji ose we puro kama nitiere lee mag bungu to kwe biro bedo nikech lee mag bungu ok bi chopo e yo mayot ku ma ji opure, to kumachielo, to jok ma opuro onego obed gi guogi ma gi nyalo tiyo godo e puothe gi ma gi nyalo tiyo godo mondo obwog lee mag bungu mondo kik keth puothe gi .To ko owe mano, onego bed nitiere puodho mi ipuro apura moro e dhi aora kata dho ku ma lee mag bungu nitiere to obedopuodho achiel tu ma iwe ne lee mag bungu mondo ocam to ma biro bedo ka galo gi to gi were gi moko ma jopur osepuro ma nitie mabor kod lee go kata man nitiere mabor kod ku ma gi dakie.